Timo tij chwech kata loso gik michweyo gi lwedo aching' inyalo puonjori ka itiyo gi gik mopogore opogore. Mokwongo nyakibed kod lony mar chweyo gik machalo kama. Mar ariyo nyakibed kod gik madwarore mondo be ichwechi. Inyalo tiyo gi othith mar luoro kuonde mopogore opogore kata chomo. Inyalo tiyo gi yien ma nyalo dolore ma joma chon ne luongo ni olando. Koro itiyo gi yien ni kachiel gi othith mar tweyo kuondo mopogore opogore kuonde chomo kuma yien go riworegodo. Koro'nyakibed gi olando manyalo dolore nikech kichweyo gimoro odheru kata otar gi gik machalo kamago nyaki ti gi yien gimoro yien machalo doloro kopogore gi moko mochung' tir ma kidolo to nyalo tur. Koro nyaki ti gi yien manyalo dolore. Inyalo dole kitiyo kod pi ikete e thow gokinyi kata othith bende inyalo keto e thow machalo kama.

Mae en jatend piny mane osedhi yueyo uhuru kenyatta ,jatend piny masani Wiliam Ruto mane wen jalupne e kindeno ,ogai mar duond buch party mar Narc Ngilu gi Najib Balala gin kod nengo kaluwore kaka gin jotelo mag pachoka, uhuru kenyata ne en jatelo e kinde mokalo ne en jatend piny owacho kata Rais, William Ruto en jatend piny gi e seche gi koro gisetiyo tich mar tayo piny kenya ka Najib Balala gi Ngilu be osetiye e od bura mamalo ka achiel gibedo e jatend migepe mopogore opogore

Ma en faith kipyegon, Faith Kipyegon en ja nguech ma nya piny kenya kendo owuok e oganda ma jo kalenji, faith Kipyegon en janguech machung ka kendo ringo ne ga kenya ka kinde moko ojaringo ne en owuon kendo oterone gi kambi mar Nike Faith Kipyegon e kinde mokalo osetingo osimbo mopogre opogre ne piny kenya mago osimbo mag piny ma ngima ka oyombo jonguech wete ne kendo owuok kaka namba achiel kata namba mokuongo.